Ore esiai ebunge naa nchere keetae taa bunge katitin are amu eetae bunge ekounty neetae bunge ee national government naa ore esiai ebunge naa kepaasha ashua ore duo esiai enye sapuk oleng naa pee eitobir sheria aa ore sheria naa nkoitoi oshi kuna naarikoo olosho .neeku ninye oshi enare neisuj olosho ashu enkop pee etumoki naa ashom dukuya aitobiraki .ore sii bunge kenya naa national assembly ore naa keeta ninye olikae bene oji ole CDF laa likae bene ele lemaendeleo teconstituensis naamanya ashu toomutuan naitasheki laa ninche opuo aasie maendeleo tenena kwapi enye, neeku ina oshi esiai ebunge pee eitobiru sheria.

Metii taa pi empisha eneweji nadolita nanu kake ore orias ledukuya lolosho lekenya aa ninye apa eji mzee jomo kenyatta metaasa apa mbaa kumok oleng, kake ore enedukuya naa ninye duo apa naibala oleng neyaka kenya independence ashu uhuru, ore embae eare eisho apa iltunganak metaa keitore enkop enye ,ore ilchampai apa ootungwaitie ilashumpa ,.neshukokini loopeny neeku ina duo enkae bae apa nataasa orais lekenya ,amu etaasa akeyie eimbaa kumok oleng ,kake ina embae nadamu nanu oleng .

Kenare naaji neya serkali roruat pee epuo aitasheki haki ormaiman ,ore ene dukuya kenare naa ore eishoori siaitin neishori kulo tunganak tarwoisho aa ormaiman orkulie akeyie tarwoisho toonkoitoi naapasha nishori ninche priority edukuya ,ore sii enkae kenare nishori ormaiman insurance embaare nelaaki sirkali metaa ore enkata pookin nomwoyu niche naa kelo serkali aitasheki embaare enye pesho, neeku ina taa naaji embae etipat oleng nalo serkali aya tenakaraki naa embaare ormaiman.